Minji, ĩhandagwo rĩrĩa kũĩna mbura, thutha wa kũrĩma mũgũnda, mbegũ cia minji nĩ cithiaga cihandĩtwo mĩtaro-inĩ na cigathĩkĩrĩrwo, na gatĩri kanini thutha ũcio nĩ cĩĩkĩragwo thumu, na ũrĩa irathi igĩkũraga ikongererwo o thumu ĩgĩthiaga na mbere na kũehererio ria, na kũrĩmĩrwo ningĩ ciakinya nĩ kũgethwo minji nĩ gũtinĩo ĩtinagĩo, o ũguo ĩhana ĩgathĩe ĩkonũrwo na ĩgatwarwo thoko.

Ũndũ ũyũ, nĩ ũndũ ũrabatara indo imwe iria cikoragwo cikĩonekana na njĩra ya raithi mũno mĩciĩ-inĩ. Kĩndũ kĩa mbere nĩ ngũnia, mũndũ nĩ arabatara ngũnia nĩgetha ũmĩihũrie tĩri. Kĩndũ gĩa kerĩ ũrabatara nĩ tĩri ũcio, na tĩri ũcio ũkorwo ũtukanĩtie na thumu. Kĩndũ gĩa gatatũ nĩ ũrabatara gũkorwo wĩna natharĩ ĩrĩa ũitĩte mbegũ cia thibinanji. Thibinanji icio nĩcio ũcirutaga natharĩ-inĩ, ũgoka ũgacihanda ngũnia-inĩ iria wekĩra tĩri waku ũtukanĩtie na thumu. Ningĩ, kĩndũ kĩngĩ ũbataraga nĩ ũkorwo wĩna maĩ ma kũigana, nĩgetha ũcitĩrĩrie. Ici thibinanji cigwĩka wega mũno wĩna indo icio.

Ũndũ ũyũ ndĩwĩciragia na njĩra igĩri, wa mbere ici nĩ irio iria cihadagwo mũgũnda. Irigũ nĩ irio imwe cia iria cikoragwo cie na raithi mũno kũhanda tondũ irigũ ritibataraga gũtungatwo kwa ihinda inene. rĩahandwo rĩta mũramba rĩkũraga, rĩgaciara na rĩakinya nĩ gũkũra rĩgatemwo rĩkaridwo. Ũndũ wa kerĩ ũrĩa ndĩciragia ndona ũndũ ũyũ nĩ biacara tondũ marigũ nĩmaingĩhĩte mũno thoko-inĩ ciitũ na nĩmo makoretwo makĩhũra biacara mũno ũũ kũrehera arĩmi na ahũri a biacara bainda nene koguo rĩ, ũyũ ni ũndũ ũkoragwo na kiguni mũno hari thoko citu, hari ona ũgima witu wa mwĩrĩ tondũ nĩ irio na harĩ ona mĩhuko itu.